kanyor nanu ena baee pii pii, amu ore esidano ena bae naa ore anaa kuna kuruei oshi keisidain tenepiki, amu keitumiai anaa endaa sii ninje, neaku keitadoyio esumash, alafu kemelok inkiri enye, nemelaikino sii ainosa. ore enkata nimiata iropiyiani tiniata enkurue indim atenyeng'a, nindim ainosa neaku, keisidai pii ena siai amu keipirare ninye endaa, alafu kemiri sii aitoki neaku ore pee miata naaji iropiyiani nindim atimira nitum iropiyiani.

Tenitobirari naji anaa teneyierisho oltungani anaa duo sai pookin. alafu kitobiraa naji oltungani ena tenidip ateyierisho inakata ake nikien asiokisioki pemeitoki naa eilata alo . alafu ore teina kitadoyio naa mpisai amu keaku naa mmee kila saa amu mme kila erishata egirae apuo aitobir , aponiki enkima, aponiki enkima